Ũhoro wĩgiĩ barabara, ũigĩrĩrĩku wa gũtheria thoko, gũtheria barabara na mathukuru, gũaka bara, mathukuru na indo ciothe cikoniĩ mũingĩ cia kũu matũrainĩ.

Nĩ getha ũmenyekane wĩ wa bũrũri ũrĩkũ, kana kũrĩa umĩte, na kũrĩa ũrenda gũthi. Nĩgetha ũrori ũcio ũkorũo wama na gũĩtĩkĩrĩka wonekane kana nĩma kana nĩ maheni.